Aya nĩ andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na nĩ kũracia mara racia, rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũtinia kĩande, igongona rĩa gũtinia kĩande rĩkoragwo rĩa mũthia biũ na mũndũ atinagia kĩande amba arĩkia kwona mũciĩ, kũhanda gĩthĩgĩ na kũruta indo. Wona mũndũ atinĩrio kĩande nĩ kwonania we nĩ arĩkĩtie kũgũrwo na nĩ mũtumia wa mũciĩ ũcio rĩu, hĩndĩ ya rũracio andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ mehumbaga nguo cia ũndũire na igongona rĩrĩ rĩtongoragio nĩ mũthuri wa itũũra.

Ona gũtuĩka indo ici cierĩ nĩ ciongagĩrĩra tĩĩri hinya, igakũria mĩmera narua, niĩ njagũraga kũrĩma na mũhu, tondũ mũhu nĩ wĩingataga tũtambi. Tondũ tũtambi nĩ tuo tũrehaga mĩrimũ ya mĩmera na tũgacũngĩrĩria nginya mĩmera kũũma. Kogwo rĩrĩa ũrĩmĩte na indo ici ingĩ cioothe no ndũĩkĩrĩte mĩmera yaku mũhu no ĩrĩyagwo nĩ tũtambi. Ningĩ mũhu nĩ waraithi mũno tondũ ndũgũragwo no kũũruta riko-inĩ rĩaku na kũwĩkĩra mũgũnda.

Aya nĩ andũ maratũra mbaũ kũhũthĩra thoo na tondũ mbaũ ĩrĩa ĩratũrwo nĩ nene mũno maratũra makĩhũthĩra thoo nene mũno, makagucanĩria tondũ mũndũ ũmwe ndangĩhota gwatũra na thoo ĩno. ũyũ nĩ ũndũ wa mwanya mũno tondũ thoo cia mũthemba ũyũ nĩ ciatigire kũhũthĩrwo thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, andũ thikũ ici mahũthagĩra thoo cia thitima iria irĩ raithi mũno kũhũthĩra na nĩ ya tũraga mbaũ na ihenya mũno, na hinya wa mũndũ ndũhũthĩkaga mũingĩ.

Gũkũ nĩ kũndũ kwaraganu na thutha wa mbura kuura maĩ makaiyũra na makarera nginyagia mabarabara-inĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ũkui ũkahotoma, andũ aingĩ matihotaga gũkĩra nacio ngari nĩ ciremagĩrĩrwo kũndũ ta gũkũ, rĩrĩa kurĩte mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa andũ nĩ makanagio kũgerera barabara imwe nĩguo ngari itikae gũkuo nĩ maĩ, no nakinyagia andũ rĩmwe nĩ makuagwo nĩ maĩ mau, rĩrĩa mageria kũringa mũrĩmũ ũrĩa ũngĩ.

Kũndũ kũingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa tĩri ti mũnoru. Na koguo nĩ ũbataraga kuongererwo hinya nĩguo mĩmera yone irio cia kũgucia niguo ĩkũre, ũngĩaga kuongerera tĩri waku hinya ũrĩa ũkoragwo bataraitha-inĩ mĩmera ndĩkũraga. No rĩrĩa wongerera bataraitha tĩri-inĩ waku mũmera nĩ ũhũtoga kũgucia bataraitha ĩyo nega kũra na ihenya mũno. Rĩrĩa ũrĩmĩte irio na bataraitha nĩ wonaga maumĩrĩra manene no rĩrĩa ũtarĩmĩte na bataraitha ndũkoragwo na maciaro maingĩ.

Mbembe ciakwa nĩciambĩtie kũrĩo nĩ tũtambi. No ndiarĩ na mbeca njiganu cia kũgũra ndawa ya kũhuhĩra nĩguo kũingata tũtambi tũu. Nĩndathire riko-inĩ rĩakwa na ngĩoya mũhu, ngĩthie ngĩitĩrĩria mbembe ciakũa kinya mathangũ-inĩ macio. Na rĩrĩa ndaitĩrĩirie mũhu ũcio, ,tũtambi nĩtwaũrire. Tũtambi nĩtũthũire mũno mũnungo wa mũhu na rĩrĩa tuona mũhu no kũũra tũaũrire, na tũgĩtigĩra kũrĩa mbembe ciakũa, na mbembe ciakũa ikĩhonoka, na igĩtigaga kũriagũo nĩ tũtambi, na rĩrĩa tũtambi tũeherire, nayo mĩrimũ ya mbembe ciakũa, ĩkĩehera onayo.

Aya nĩ arũgamĩrĩri a agũri akuma mũtambo wa Airtel. Mũtambo wa Airtel nĩũmwe wa mĩtambo ĩrĩa mĩnene mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Na nĩyũĩkaine na nĩĩhoketwo mũno nĩ andũ, nĩtondũ motungata mayo nĩmabacĩrire. Ningĩ thogora wayo nĩkoragũo wĩ mũnini mũno ũkĩringithania na mĩtambo ĩngi ĩrĩa mĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Ningĩ nĩ ĩheanaga motungata ma thogora wa thĩ mũno ma intaneti. Kuoguo andũ arĩa mahũthagĩra intaneti, nĩmacagũraga kũhũthĩra mũtambo ũyũ wa intaneti gũkĩra mĩtambo ĩrĩa ĩngĩ yothe gũkũ bũrũri-inĩ.

Mĩmera ĩrĩa ĩrĩmagũo na moko, ndĩkoragũo na ndawa na kuoguo ndĩcũngagĩrĩria mĩrimũ. No mĩmera ĩrĩa ĩhuhagĩrũo ndawa, kaingĩ ndawa ĩyo nĩ ĩtigaraga mĩmera-inĩ, na rĩrĩa warĩa mũmera ũcio, ũkaurĩanĩria na dawa ĩyo, na ũgatuĩka wa kũrĩa. Ndawa icio kaingĩ nĩicũngagĩrĩria mĩrimũ mĩũru mũno ta kanja. Ningĩ mĩmera ĩrĩa ĩrĩmagũo na moko, tondũ ndĩrĩ na ndawa, ona wamĩrĩa ĩtarĩ mĩruge ndĩngĩgũthũkĩra ona hanini. No mĩmera ĩno ĩhuhagĩrũo ndawa, no nginya umĩruge, nĩguo hinya wa ndawa icio, ũthirathire ndũgatuĩke wa kũrũara

Ndagũrĩte ndawa ya kũhuhĩra mĩmera no ngĩmĩiga nyũmba-inĩ gwa kahinda ka mĩaka ĩrĩ itarĩ ndamĩhũthĩra. Rĩrĩa ndatuire kũmĩhũthĩra ngĩona ndigũtinda ngĩgũra ndawa ĩngĩ kaba hũthĩre ĩrĩa ĩ nyũmba-inĩ gwakwa. Rĩrĩa ndahuhĩrire mĩmera na ndawa ĩno, mĩmera yothe nĩ kũhoha yahohire na ĩgĩthũka, ndĩaciarire kĩndũ ona kĩmwe. Ndathomire atĩ kũhũthĩra ndawa thũku gũgũcina mĩmera yothe na ndũkuona maciaro ona manini, kwoguo kaba kũgũra ndawa njerũ ĩrĩa ĩtathũkĩte.

Arĩmi gũkũ matuaga itua rĩa gwĩkĩra bataraitha kũringana na mũigana wa mbura ĩrĩa yurĩte, angĩkorwo mbura nĩ yurĩte nyingĩ andũ matiĩkĩraga bataraitha tondũ bataraitha ĩyo, ĩgũkuo nĩ kĩguo kĩa maĩ, no rĩrĩa mbura yoira nini andũ nĩ mahotaga gwĩkĩra bataraitha, ningĩ andũ matuaga itua rĩa mũigana wa gwĩkĩra bataraitha kũringana na bataraitha ĩrĩa ĩhaenĩtwo nĩ thirikari, rĩrĩa bataraitha ĩheanĩtwo nyingĩ nĩ thirikari andũ nĩmekĩrega mĩmera yao bataraitha ĩnyingĩ no rĩrĩa bataraitha ĩtanaheanwo nĩ thirikari na mũrĩmi aregũrĩra yake, arĩmi nĩ mathimaga bataraitha ĩno mũno na magekĩra kabataraitha kanini o he mũmera.

Mĩmera ĩrĩa ĩhandagwo gĩcigo-inĩ gĩakwa mũno nĩ, mbembe, mboco, waru na mboga. Ũkamba ũkagayania mũgũnda waku maita matatũ. Gĩcigo kĩmwe ũkahanda mbembe na mboco ũtukanĩtie, kĩu kĩngĩ ũkahanda waru, na gĩa gatatu ũkahanda mboga. Gĩcigo gĩkĩ ũhandĩte mbembe na mboco, wona ciakũra na wagetha, ũgũcokia waru ho. Ningĩ wona waru cia kũra na cia na wacigetha ũgacokia mboga ho. Ũgathiĩ uthiũrũrũkĩtie oũguo, kinya icigo ici ithatũ cikahaandwo kĩndũ ngũrani na kĩrĩa kĩngi.

Bataraitha cia kũgũra kaingĩ cikoragwo ciĩkĩrĩtwo kemiko iria ingĩthũkia mwĩrĩ wa mũndũ. Rĩrĩa wahanda mĩmera na bataraitha ĩno, nĩ ĩtigaraga mũmera-inĩ waku na nginyagia mbegũ-inĩ iria igũcoka irĩo. Kwoguo ti njega mũno na ũgima mwega wa mwĩrĩ waku, no rĩrĩa watũmĩra mborera ya mũgũnda waku, mborera ĩno no mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩa ĩbuthĩte ĩgatuĩka mborera, koguo ndĩngĩthũkia mwĩrĩ waku na nĩ njega tondũ no ĩrĩo ona ĩtarugĩtwo.

Mũndũ aroraga kana tĩri wĩna wĩigu wa kũigana, ũria ũkũhota gũtonya bataraitha-ini. Akorwo tĩri nĩ mũmũ makĩria na gũtirĩ na ũigũ ndũgekĩre gabataraitha kaingĩ. Tondu kahota gũcina mũmera, no angĩkorwo tĩri nĩ mũigu no wĩkĩre gabataraitha kaingaingĩ nĩguo mũmera ũhote kũgucia rĩrĩa ĩragucia maĩ marĩa me tĩri-ini. Ningĩ angikorwo mbembe nĩcikũrĩte wega kana nĩũrona mbembe ciĩna ũruru mwega ndũgekĩre bataraitha nyingĩ. No ũngĩkorwo nĩ ũrona mbembe ciaku citinakũra wega, no wongongerere gabataraitha nĩguo cigĩe na hinya wa gũkũra.

Nduka cia kũendia ndawa irĩa irĩ hakuhi naniĩ, citethagia andũ kũgũra ndawa irĩa mandĩkĩirwo nĩ ndagĩtarĩ, ikamatarĩria ũrĩa magĩrĩirwo kũnyua ndawa icio. Ningĩ mũrũaru angĩkorwo ena mũrimũ ta wa cukari nĩataragĩrio ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũũthingata nĩguo ahone narua. Ningĩ nĩ maheyanaga motungata mangĩ ta ma gũthima mũrimũ wa gũtenyera thakame. Kaingĩ ũtungata ũyũ uheyanagwo tũhũ. Nduka ici nĩ cia bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa.

Thiĩ harĩa maĩ matarĩ mariku wĩnyitĩrĩire handũ ũgerie kũreria mwĩrĩ waku. Ningĩ ũgatonyia mũtwe waku maĩ-inĩ na ũkaũruta, ũkahuhia rĩrĩa waruta mũtwe waku maĩinĩ na rĩrĩa mũtwe waku wĩ maĩ-ini ũgaikara ta ndagĩka ithano ũtahũhĩtie, anjia gũtambũrũkia magũrũ na moko maku maĩ-ini ũkĩgeragia kũreria mwĩrĩ waku. Ningĩ anjia kũgeria kũhũra maĩ mau na magũrũ maku, wacokera makinya maya nĩ ũkũmenya gwĩthambĩra, wanjie kahora nginyagia rĩrĩa ũkũmenya.

Ici nĩ ciana ciĩ kĩrathi igĩthoma nĩ cironekana cihorerete mũno cirorete bũndi-inĩ cione kĩrĩa kĩrathomithio, ciana ici ingĩ nĩ kwandĩka irandĩka ithikĩrĩirie, mwarimũ nake nĩ arorũra kĩrathi akĩroraga ũrĩa ciana cirandĩka, kĩrathi gĩkĩ kĩna itĩ cia kũigana tondũ ona imwe nĩ cigĩtwo mwanya itarĩ ndũmĩre, ningĩ o mũrutwo ena handũ hega ha gũikara hatiganĩte na ha mũrutwo ũrĩa ũngĩ ona gũtuĩka kwĩna na indo ingĩ cigĩtwo thutha wa kĩrathi, kĩrathi gĩkĩ nĩkĩronekana gĩ kĩnene wega na ciana cigaikara ũndũ mwega cigĩthoma.

Ũyũ nĩ mũcemanio wa atongoria a bũrũri wa Kenya. Thĩiniĩ wa mũcemanio ta ũyũ atongoria mabuatagĩrĩra maũndũ marĩa mendekithĩtio nĩ andũ a gĩcigo kĩao nĩngĩ magabuatĩrĩra ũrĩa mbeca ci kũgaywo nĩguo maũndũ marĩa mendekithĩtio mahote kũhingio. Nĩ maragĩrĩria ihĩngĩca irĩa ciũkĩte mũrutĩre-inĩ wa wĩra na magathondeka mawatho marĩa megũbuatwo thĩiniĩ wa mũrutĩre wa wĩra ũrĩa wĩ ho. Mĩcemanio ta ĩno nĩ ya bata mũno thiĩniĩ wa ũthii wa na mbere wa gĩcigo gĩakwa.

Cierĩ nĩ iteithagia mĩmera ĩkũre narua makĩria. Cierĩ ciĩkĩragwo tĩri-inĩ mbere ya kũhanda kana thutha wa kũhanda. Ũkamba ũgatukania na tĩri kana ũgaciigĩrĩra igũrũ wa mũmera rĩrĩa warĩkia kũhanda. Cierĩ nĩ icongagĩrĩria wongerereku wa macĩaro ma mũrĩmi. Cierĩ ci tigagĩrĩra atĩ tĩri waku wĩna ũnoru wa kuigana wa gũkũria mũmera nginya hĩndĩ ĩngĩ. Ĩndo ici nĩ cia bata mũno thĩini ya gĩcigo kĩrĩa ngoragwo.

Ũyũ nĩ ũrĩa ũrarĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa Kenya wĩtagwo Rĩgathĩ Gachagua wa kuma kũrĩa Nyĩrĩ. Mũtongoria ũyũ nĩ arendetwo mũno nĩ ũndũ wa kũrehe ũthii wa na mbere thĩini wa gĩcigo kia Nyĩrĩ ningĩ nĩ aratukanĩtie andũ aingĩ a kabira nyingĩ na akamarehe hamwe na akamonia ũthii wa na mbere. Mũtongoria ũyũ nĩ ahagũrirwo nĩ mbunge aikĩirio kura na akĩhagũrwo akĩrutwo wathani-inĩ mũgaro na wendi wake.